Otindoniot nekirakas akobo tionyi komuche kolabat en saisiek chechang komonuny ak kora tionyi kotindo kongu imuche kungusto kit ne nengoi nemii tainyin

Kineteseta en yu okere murenik chekorurukok, en murenik chuton komii murenik oengu chemita en ichek cheomishe, okere cheome banyek akimnyet ako en taban yuton korak komii murenik cheite kokere ichek kole bire picha.

Amune siachome boishoni ko boishoni koyoei emet kotililit amun yoei biik koyum takatakek chekakilaktat en olo akora koyoei kobit koristo netilil en emet

Kiit netesetaa en yuu okeree look chekotobot en ng'echerok ak ko en look chuton tukul kotindo aketukul kitabut ak kilamit neboru kole icheket kosirisie ak ko kora okeree chii nemii kwenenywan neimuuch ko konetindenywan neinete ichek elekisirto en keteshet nebo somanet.

Okoikoe minsetab bandek ak chemokikosor amuun moibe imbaret neoo, iminee chemokikosor ak bandek en kering'et akeng'e ak ko imuche kora koib kotoldoleiwek chetuten kosir yoon kemin ko icheken, ak kora bandek kotoreti chemokikosor yoon ruryote konyor asista kotieng'e ichek.

Ndoger boisioni abwati ketesosiek chekinyoisen cheimuch konyoruren nafasisiek biik chekisomonchi kasitab kanyoiset, akora imuche biikab boror konyor konyoiset ak lakok akichek konyor konyoiset olon konyor icheket mianwokik alak tugul chemuch kong'em borwekwak at kai tugul.

Kit netesetai en yuu okere biik oeng okere lakwet ak afisayat nebo konyoiset okere kotobot lakwet eng kitokit nekimuch kinyoisen ako akere ole imuch komokyingee toretet lakwani en ofisayat ndoni bo konyoisiet ako okere kora ole ofisayat ndoni bo konyoisiet koimuch kotoreti lakwaniton en boisionoton nekomoyin gee

Olekinetito chito boishoni bo biretab beek konyolu konai inendet elekitebto en beek asimaimuch inendet koe beek kora ak kochut beek serunekyik, akobur komnye kora en beek asimaimuch koumian inendet atkai tukul elee mii beek orit.